Ore endipae ondarasani na pesheti ngulie darasani neponari ndarasani pemitoki nkera aidinga tondarasani nemitasapuki sukul nitalale telalae neponari nkera pemitoki aidinga tedarasa ninyanguni lorikan peton enkerai tolorika lenye aa esiai eserkali ina ina kingorita peretoki yiok endamunoto aang kira emuruapeponaa ndarasani neponari nkera neponaa lorikan.

Ketii lorikan ware otii dukuya, oloderefai, oloti lenye, ketii erruat natii siadi napiki oltamoyiai, netii lorikan otii siadi otonie oldakitari opoking'ae orikito oldakitari.

Ore enkerai netu eyai kilinik aaud lelo sintanoni keidim neaku tarwish ,neaku modooni, neidim sii neibelekeny emwa enkerai. Neibelekenye sii emwa oorpapit, emwa osesen neaku enkerai goigoi nemeidim kewon neaku meidim ainosa endaa, meidim ataasa ai metii ereto elikai tungani niaku enadia ake enkerai keishirita ake

Ore enkalem teniyieu nintipij naa intumia orgirigire we nkii, ashuu osoit sidai oleng lemeidim ataara enkalem. Naa ore sii peyie kintipij inkalema ang naa peyie kitumoki aataasishore neiteleiaki iyook esia netasioyo eiai niaku nemeisho oltungani edungu ntokitin torok nedungu ntokitin sidain, nemedung sii kewon